Ici nĩ mboga iria cihũthĩkaga mĩciĩ-inĩ ya andũ kũrĩo kuongerea indo ta vitamins mwĩrĩ-inĩ. No cirĩo, imwe no cirĩo ciĩ njĩthi, na o na kũrugwo.

Ĩno nĩ thũkũma, na ĩngĩmenyererwo na njĩra itiganĩte ta, kũmĩhe maĩ, maiganu hĩndĩ ya riũa, ona kumĩarĩra mahuti momũ harĩa gĩtinainĩ gĩacio, ona ningĩ kũhũrana na tũtabi kwĩ dawaa, tũhuhagĩria.

Nĩtũhũthagĩra njĩra imwe ta kũhũthĩra thumu nĩyo organic feterlizer kana bataraitha ici ingĩ cia gũthondekwo, nĩ kũũ, tũhũthagĩra bataraitha wa organic ta thumu wa ngũkũ, thumu wa mbũri, thumu wa mahiũ marĩa me mũciĩ.

Ũguni ũrĩa ũngĩkorwo wĩho nĩatĩ, mĩgũnda ya gũkũ nĩ mĩnini, gũkũ ĩngĩcũngĩrĩria gũkorwo nĩ baida nene kũrĩ niĩ ndĩ mũrĩmi, kũhandanĩria mũmera ta nyanya na waru handũ-inĩ hamwe, ona oho no tĩri no ũtuĩkaga mũnoru.

Ũrĩmi wa kĩrĩu nĩ ũrĩ ngũrani mũno na ũrĩmi wa ũndũire nĩ gũkorwo ũrĩmi wa kĩrĩu, andũ nĩ mekĩrĩire mũno kũhũthĩra bataraica, ici citarĩ organic, no ũrĩmi wa kĩndũire, gũtiakoragwo na ndawa ici cia cihũragwo mĩmera, maakoragwo tu makĩhũthĩra thumu wa wa mahiũ mao.